Mae tij kayo otungu. Otungu kao dweche auchiel e puodho kapok oiko . Otungo moseiko maber igole puodho kipudhe kasto ikete wheelbarrow titere dala kisetere dala ing'olo lum mar otungu mondo mii otungu oikre mar uso e chiro, erokamano.